Hena matunda ma mĩthemba mĩingĩ; marigũ, macungwa, meroni, maembe, mathabibũ, ngario, apple, na maya mothe nĩ mateithagia mĩĩrĩ, kũgĩa na ũgima mwega.

Ũndũ ũyũ ũratũma nyone andũ metĩkĩtie na makabuata ũndũire wao, kuma nguo-inĩ iria mekĩrĩte nginya indo iria makuĩte. Nĩ andũ mendete ũndũire wao na mebundithĩtiĩ maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ a tene ũndũire-inĩ wao.

Haha ndĩrona mũcemanio ũbangĩtwo gũtũmĩra intaneti. Mũcemanio-inĩ ũyũ nĩmekĩrĩirwo mathaa marĩa magakorana na mũthenya ũrĩa magakorana. Ona ningĩ nmekĩrĩirwo anjenda ya mũcemanio ũyũ magakorwo naguo.

Mũndũ ũyũ ahana ta aikarĩire nyeki ya ng'ombe. Nyeki ĩno ya ng'ombe ĩkoragwo yũmithĩtio, ĩgacoka ĩkohwo hamwe nĩgetha ĩkorwo ĩ nyingĩ. Nyeki ĩno yũmithagio, nĩgetha gũteithia ng'ombe kũruta iria wega. Ũndũ ũyũ wĩkagwo kwa kũreka nyeki ĩkũre, ĩgacoka ĩgatuo ĩkaigwo handũ hamwe, ĩgacoka ĩgetererwo yũũme, nĩ getha ĩkaigwo, nĩgetha ĩhane gĩcunjĩ kĩmwe.

Mĩgũnda yambaga kũharĩrĩrio na kũrĩmwo, mĩtaro ĩgacoka ĩkenjwo. Mĩtaro-ĩyo nĩ ĩcokaga ĩgekĩrwo mbegũ cia mbembe na bataraitha. Cigacoka cigathikwo, nĩgetha cianjie kũmera.

Bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ kũmenya atĩ mũgũnda nĩ mũharĩrĩrie, nĩgetha hĩndĩ ya kũhanda ya kinya, mũrĩmĩ ndagakorwo na thĩna wa kwanjia ningĩ kũrĩma kana kũruta itira mũgũnda-inĩ wake.

Haha hena itinga na andũ erĩ marũgamĩte itinga-inĩ rĩu. Andũ aya mahana ta mauma kũrutithia itinga rĩrĩ wĩra wa kũruta mbembe micakwe-inĩ nĩ getha mbembe icio cikorwo ciĩ tayarĩ kũmithio.

Haha hena mĩmera, hena itinga. Itinga rĩrĩ rĩrateithia gũitĩrĩria mĩmera maĩ. Mĩmera ĩno ĩhana ta ĩhandĩtwo kũndũ gũtarĩ mbura wega nĩkĩo ĩraitĩrĩrio maĩ gũtũmĩra itinga rĩrĩ.

Gĩkĩngĩ gĩa thitima, kĩrĩa kĩnyitĩrĩire waya cia thitima iria citwaraga thitima nyũmba-inĩ cia andũ, kĩ na mwaki, ũrĩa ũhana ta wanjirie nĩ transformer kũribũka, kana gathĩna ga thitima handũ.